Gini osekonyo jii mang'eny e yor wuoth kendo bende osekonyo jo ohala kuom tero misike mag gi e chirni mopogore opogore mantiere eiyi piny mar kenya kata e pinje mamoko mani oko mar kenya.

Mae en jasiasa, ma ochung' wuoyo kod jopiny mondo omiye thuolo mar tiyonegi kaka jatendgi e yor goyo ombulu.

Mae en lum ma opidhi kendo opidhe mondo obed kaka chiemo mar jamni kaka dhok, diek , rombe kod jamni mamoko machalo kaka ngamia, faras kata mamoko mopogore. Kendo bende inyalo ti kode eyore moko kaka jomachon ne tiyo kode eloso udi. Joma chon be ne tiyo kode e yor minyalo ken godo. Machielo bende ka ing'iyo tiponi, bende ochalo ni en pap malach ahinya kendo ma dwaro mondo oket e tich manyalo bedo kaka tij pur mondo okony japur kata jopiny man e aluora mar kanyo.

Tijni en tich mar keto nyithindo bedo kaachiel gi jopuonjgi e kiwango ma achiel kendo ginyalo lalore ma giwinj gima ipuonjogi eyo mayot nikech japuonj okawo thuolo mare kendo obedo kod nyithindogo mondo opuonjgi kata mondo omigi puonj manyalo konyo gi e ngima kendo ojiwo gi ka omiyogi ranyisi ma opogore opogore kaluwore gi tipo ma oting'o elwete. Kendo nyithindogo nenore joma mor ahinya ka luwore gi puonj ma imiyogi koa kuom japuonj no ero.

Jogo mayudo kony kuom joma miyogi luedo mar kony giwinjo maber ahinya, nikech ikonyogi kod gik ma dibed ni nyalo bedo ni giongego makonyogi e geng'o twoche nikech mokwongo aneno ka imiyogi net mar suna kendo dhi konyogi kuom geng'o tuo mar malaria. Kendo jogo machiwo luedo ,kata jogo machiwo kony ne jok ma ochando kony madibed kata ni masirni mopogoreopogore ema ogologi e miechgi kama gidake ma okelogi e kwonde jodak mag jok maonge kwonde dak ,ginbe gin jok ma chunygi ler ahinya kendo giyudo puoch kod pak koya kuom jogo eko ma gikonyo kinde ka kinde.